Gĩthomo nĩ gĩa bata mũno makĩria, harĩ aruti a wĩra. Na nĩkĩo nĩ kwagĩrĩire andĩkani, magaikara makĩheaga aruti wĩra ao gĩthomo, nĩgetha mahote kũruta wĩra na njĩra njega. Rĩu mahinda kwa mahinda nĩ makĩagĩrĩirwo gũkoragwo magĩthiĩ gũthoma. Nĩgetha megwatĩre ũmenyo, ũũgĩ, ona ningĩ wĩigĩrĩrĩki mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga mahote kũgucĩrĩria agũri aingĩ. Naguo wĩra ũgagĩtherema mũno, tondũ, nĩmarĩrutaga wĩra na njĩra njega, nĩ ũndũ nĩ maikaraga makĩririkanio maũndũ matiganĩte rĩrĩa magũthoma. Na nĩ marĩrutaga wĩra mwega. Nao andũ aingĩ makenda o gũthiaga kũndũ kũu gũkoragwo na aruti wĩra mathomete, na marutaga wĩra na njĩra njega, ona wĩigĩrĩrĩki. Andũ ogĩ, ona matangĩtũma ũrakare rĩrĩa ũgũceera kuo ũkĩenda ũtungata kana ũteithio ona ũrĩkũ. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, reke aruti wĩra maheagwo gĩthomo, nĩguo wĩra ũgacĩre mũno makĩria.

Ĩĩ nĩ ma, agũri makoragwo mwena wa ma hĩndĩ ciothe, ta rĩu rĩrĩa mũgũri agũgũcerera nduka-inĩ yaku, rĩngĩ noagwĩtie kĩndũ, na nĩma wee ona ndwendagia kĩndũ kĩu, no rĩu, wone atĩ níũbatiĩ kwetha kĩndũ kĩu nĩgetha wambie gũkĩendia, nĩgetha hĩndĩ ĩwe ĩngĩ angĩgoka rĩ, agagĩkorerera, rĩu nĩo matũmaga mũndũ amenye indo iria akũrehe nduka-inĩ gwake, nĩgetha ndakerage andũ atĩ ndarĩ na kĩndũ kĩu marenda, koguo rĩ, nĩ wega gũthikagĩrĩria agũri aitũ, hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ mawĩra-inĩ maitũ ma ũhũri wa biacara, ũrĩa mũgũri akũria rĩ, kana akwĩra rĩ, wee nyitaga na kĩ nokamenyaga, harĩ ũgĩ akũhee, wa kũmenya atĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrehe indo imwe ta icio aroria na gũtirĩ, tondũ, nĩo magũtũma ona nduka yaku ĩthereme mũno makĩria nĩúndũ wa kũmarehera indo ciothe iria marabatara, nao nĩmarĩiguaga maiganĩire mũno, rĩrĩa moka nduka-inĩ gwaku magĩkĩgũra kuo, tondũ, nĩmoĩ atĩ wee, níũrehaga indo cia mĩthemba ngũrani.

Rĩu hĩndĩ ya COVID-19, nĩtwathomire gĩthomo kĩnene mũno makĩria, tondũ nĩgwakinyire handũ andũ makĩrwo maikare mĩci-i-inĩ yao, nĩku makũrutĩra mawĩra, rĩu niĩ wĩra ũrĩa ndakĩrutaga rĩ, gũtirĩ ũndũ ingĩahotire gũkĩrutĩra mũciĩ, ũguo ndaikarire mũciĩ, no tondũ nĩndarĩ na mabataro maingĩ, o marĩa ndagĩkoragwo namo ona hĩndĩ ĩyo ndarĩ wĩra rĩ, nĩndakirire rĩmwe ngĩciria atĩrĩrĩ, nĩ kaũndũ karĩkũ ingĩka, nĩgetha ndĩyonagĩre mbeca, na ngahota kũhingia mabataro makwa, rĩu nĩndambĩrĩirie kũrugagíra andũ mĩgate, ngakĩrugagĩra o kũu mũciĩ, ngacoka ngakĩmenderia o hau haitũ nja, na wĩra ũcio nĩwangenirie mũno, tondũ gũtirĩ hĩndĩ ndagire gĩa kũrĩa, gũtirĩ hĩndĩ twathĩnĩkire atĩ nĩtũhũtĩte, tondũ, ũcio nĩ wĩra ndahotaga kúruta ndĩ o mũciĩ, na ngahota kwendia, na ngeyonera ũteithio wakwa, na mabataro makwa mothe, ngahota gũkĩhingia o wega.

Andĩki a mohoro nĩmagĩrĩirwo nĩgũkorwo magĩcera matũra-inĩ, nĩguo kũngania mohoro matiganĩte megiĩ ũthii wa na mbere, ta rĩu rĩrĩa macerete magakora, kũndũ kũrarĩ na bara thũku mũno, na rĩu bara ĩyo nĩrĩkĩtie gũthondekwo rĩ, mũingĩ rĩrĩa weyumĩria, macemania na andĩki acio a mohoro, nĩmagũkorwo makĩgathĩrĩria maũndũ marĩa mekĩkĩte matũra-inĩ mao, na makauga atĩ nĩmakenereire mogarũrũku marĩa monete, rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ, ũndũ ũrĩa mohoro macio ma ũthii wa nambere mangĩtuĩka magũkinyĩrĩka rĩ, nĩ ũhoro wa andĩki a mohoro gũcera matũra-inĩ matiganĩte, nĩgetha makoya na makaigua mawoni ma mũingĩ, nakuo kũrĩa gũtarĩ gũthondeke rĩ, magakĩanĩrĩra, na nĩgetha arĩa magĩrĩirwo nĩ gũthondeka makaigua na makoya ikinya rĩa gũgĩthondeka, nĩguo mũingĩ ũgakĩhorera, nogakenerera wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ andũ arĩa makĩrũgamĩte icigo-inĩ ciao.